Aaata eng'eno naihusu ena, ore kuna naa kijo te nkutuk olmaasai inkiito, naa kuna apa eitumiyaa ilmaasai aiiye nkalema asho lalema ashu entoki pookin nadung'ushoreki, naa ore tinijo aing'or naa ore kuna naa inkiito osoit naa ninche apa eitumiya ilmaasai oleng. Mayolo tenaa ketai nkabilaritin napaasha kake ekeatai ake ninye inkiito naitumiya apa aiishore nenyorr apa ilmaasai oleng amu ekeretisho nemeeta aja piintoki oltungani adumunye alo sokoni keaku eninche ake intumiya aashishore.

ore ene entoki nadamu tenadol ena naa eunore ashu esiai olchamba tenenyoraa aku etoiwuo irnganayio tenkaraki esiai sidai nataasa olaunoni lolchamba. ore kuna naa irnganayio lolchani otunoki neitodolu ena aa esiai sidai ashu ole koisiayio otum oltungani pokin oos esiai sidai amu teniunisho esidai naa isampu irnganayio sidan. neku ine embae naji naidim nanu ena toki aitadamu. nadamu sii emeloni teneun oltungani empeku naa neeku irnganayio sidan.

Ore ena siaai onkitunguuni naa esapuk te nkopang',amu ekeun ltunganak kitunguuni katukul nepik olchamba naa ekeiu lng'anayok kumok nenyorr ltunganak oleng, enyori si tengaraki naa ekelelek eunoto enye naa meiba enkolong' oleng nemeiba si entoiyii oleng, ore duo naijo entoki nanyorr ninye oleng naa enoshi weather natii katikati meirobi, meirouwua, enkare nemesapuk nemee si ekiti metaa eketumokini atuun te nkopang oleng, nenyori sii amu keeta osokoni ashu kekumok ltunganak oinyang'u naa ketum oltungani faida sapuk pooki kata naun nkitunguuni

Ore ena bae naa enetipat tukul amu ore olmalenge naa kepiki n`daikin kumok ashu kitushulakini in`daikin kumok niaku eeta , neeta sii faida to sesen lotung`ani poki kata nanya oltung`ani olmalenke neeta sii vitamin ashu embae sidai naasa to sesen lenye. Keidimi sii aitushulaki in`daiki kumok niaku meeta ninye en`daa naji meitushulakini. Kemiri sii netumi ropiyiani ee, ee netumi ropiyiani to sokoni neasieki kulie baa. Niaku ore olmalenge ashu eunoto enye naa enetipat oleng amu keeta faida oo nkabilaritin napaasha.